Ũyũ nĩ mũrĩmi wa mbembe o hamwe na mboco, rĩu mboco ciake nĩ irĩkĩtie gũkũra na rĩu nĩ okĩte gũkũ nĩguo acigethe, rĩu nĩ aracicokanĩrĩria hamwe acikĩre ikonia nĩgetha ainũke nacio nĩ aroneka akenete mũno nĩ kĩmera gĩkĩ na irio ciake nĩ ironeka nĩ ikũrĩte na njĩra njega mũno makĩria, rĩu akũinũka na mboco ici nĩgetha akinya mũciĩ athuranie eherie iria nyũmũ na nĩgetha iria citomĩte wega no acirie cirĩ o ũguo, ĩĩ agĩcitherũkie, no iria nyũmũ nacio rĩ no acige wega nĩgetha agakĩrĩaga o kahora mũrĩmi ũyũ nĩ mũkenu mũno makĩria.

Gĩthomo nĩ gĩbata mũno makĩria, harĩ mũtũrĩre wa mũndũ wothe, tondũ nĩ gĩtũmaga mũndũ agĩe na ũmenyo, ona ũgĩ, wa maũndũ matiganĩte kũringana na kĩrĩa arathomera, rĩu haha kwĩna arutuo marĩ kĩrathi, na mwarimũ wao nĩ arakĩmathomithia, rĩu nao magĩtegete matũ ta mbawa, magĩthikĩrĩria kuma kũrĩ mũrutani wao, nĩ getha makĩgĩre na ũmenyo, ona mohĩge , na ningĩ ona mathondeke mũtũrĩre wao wa harĩa thutha-inĩ, tondũ marĩkia gĩthomo gĩkĩ, nĩ megũcoka macarie mawĩra, na mawĩra macio makĩruta, magagĩthũkũma na makeyonera ũteithio wao wa o mũthenya, na nĩgetha mĩtũrĩre yao ĩgĩtweke ya gũthiĩ na mbere, nao magacĩre, na maikare na njĩra ĩrĩa ya gĩrĩire.

Ũyũ nĩ thibitarĩ ũmwe mũnene wa gũkũ bũrũri-inĩ, ũĩkaine ta Kenyatta National Hosipital, gũkũ nĩkuo andũ matũmagwo rĩrĩa mageria gũthondekerwo mathibitarĩ -inĩ mao no maga gũteithĩka, matũmwo thibitarĩ-inĩ ũyũ magagĩthorimwo na njĩra ya mwanya, magekwo ũthuthuria o wothe thĩinĩ wa mĩrĩ yao, na nĩguo harĩa mũrimũ wonekera, makaheyo motungata na makarigitwo na njĩra njega mũno makĩria, rĩu nĩ kũronania atĩ, kũrĩ andũ marehete arwaru ao, nĩ getha mamũkĩre motungata na nĩguo matuĩke a kũrigitwo, na gũcoka kũinũka marĩ athondeke na magakĩhona, tondũ thibitarĩ ũyũ nĩ mũnene, na wĩna maũndũ manene ona magũthorima mĩrimũ ona ĩrĩa ĩngĩkorwo yagĩte kũmenyekana mathibitarĩ-inĩ maya manini.